Mũtongoria wa ndini ũrĩa ũrĩ na gaturwa ka igũrũ makĩria thĩiniĩ wa ndini yakwa ahetwo rĩtwa mũtungatĩri. Na kũringana naniĩ, niĩ nĩndĩrona marĩtwa kũrĩ atungati aya magĩrĩire, nĩ tondũ marĩtwa nĩmamateithagia kũririkana wĩra ũrĩa mehokeirwo norĩa mathĩtwo nĩ kĩrĩkanĩro. Okorwo rĩngĩ nĩ ta mũtungatĩri, akamenya wĩra wake nĩ gũtungata andũ a Ngai kũringana na ũrĩa athĩtwo nĩ kĩrĩkanĩro.